Tijni en tij jo lendo , jok ma lando gik ma timre e piny marwa, piny marwa kae kaka gik ma jotelo timo, kata ka jatelo dhi, kata ka jatelo tuo to gin ema gi ngiso wa. To tijni ji en tich moro ma ber ainya to gi kowe en tich mro ma jok moko ok ohero ne wach tij ni dwa ngat mor ma osomo, ngat ma ong'e wuoyo gi ji to ngat ma ong'e wacho kiswahili ma ber gi dhok ma onego ma owinjore ma ji winjo ma ber ma ji winjo te. Onego bed ni ongeyo wacho, to tijni be dwaro ngat ma ongeyo ndiko to ongeyo somo to ongeyo loso gi ji ma ber ok ni ka openje gi moro to odwuoko ma rach ok ni ngat moro ma chunye this yaani iye wang piyo. Mano ngat ma ok nya nyalo tijni en onya ol gi ji piyo ne wach ka ngat ngat ma tiyo tich mar kendo nyaka obed ngat man gi chuny mar winjo gik ma ji wacho to tijno ichulo jatich gi sirkal, e giko dwe pesa donjo ni sirkal e ma chuli ne wach en kaka ngato tiyo ne sirkal ne wach omanyo gik ma timre e pinywa kae ma.

Kae aneno miyo taneno kaa mae en puoth omuogo. Omuogo enonoka moko nitie kucho mosetwi madongo dongo motegno. To ku kumodichgoni aneno ka koka nopitho koka omuogo twi to aneno ka it omuogo majan chalni nopitho ndalo makoth chue koro omuogogo itgi majan gi tegno maber. Mae ema iwachogani japur nyaka ng'i sama opithe. Okni japur en opitho apitha abal kata ka chieng' rieny en opitho. Okiani ng'ato onego pith sama chieng' sama koth chue ok ni sama chieng' rieny, sama chieng' rieny onego gol olemo mopidhogo epuodho. To aneno ka miyoni chalni oloso omuogogi, chalni odoyogi newach aneno ka osedoyo kuma ochung'eno omuogo gin gi nafas moromogi maber, aneno ka gi loth maber. To omuogo dwaro ng'at mang'iyogi pile. Kok kipidho omuogo nyaka ing'igi pile newach nyalo bedo kata ni diek odonje epuodho ochamo it omuogo koro dong' mano dhi miyo japur tich matek. Nyaka ong'igi pile to orne gi pii oolne omuogogo pii mondo gi twi maber.

Tich mar pur oselokre bang kinde e aluora wa ni ya, tinde ji ok pur kata gi kwer kata doyo be ok gi do gi kwer tinde nitie ng'ato nya puro gi dhiang kata ngato nya puro gi motoka koro luore gi puoth ngato kata luore gi hero ngato. To be saa golo olemo e puodho ngato nya luongo jo amali to konye golo gik moko to golo kendgi. koro luore gi ero mar japur. To tinde ji ok ti gi manyiwa mar mar chieth dhiang kata chieth rombo, tinde inyiewo manyiwa e duka, manyiwa monyiew maoselos ma ber ema tinde ji tiyo go e puodho mondo olemo ma gi pidho go onyak ma ber kata olemo ma gi pidho no owuog ma ber. Ok kaka chon mane ji tiyo gi chieth dhiang, chieth rombe emane chon ji tiyo go kaka manyiwa.

Chiemo ni en omuogo, omuogo aneno ka miyo ni e koka ogolo gi e puodho to aneno ka omuogo ge gi ne onyak ma ber ma ogolo ne omuogo ma dongo dongo. To kaka inya los omuogo, omuogo ngato nya ngato nya chwako to chame ka mano to jok moko to ohero ni ichiele, ka osepoke ma ogol potle ge go to jok moko bare to chiele gi moo to chame kaka koro chame gi sup gi tede gi nyanya gi kitungu koro gi chame gi sup. An ahero ga ma ochiel nikech en gi sup, to ki iboko odhi dong adonga ma rachar kamano, to kichielo odhi lokre to odhi bedo ma mit ainya, nitie jok moko ma chamo nyaka omuogo ma numu ka pok otedi. To omuogo nitie ga moko ma neko gi moko ma ok onego bed ni ngato chamo. Koro ngato nyaka ng'i omuogo ma ber saa ma onyiewo ni odwa odwa loso nyaka ong'i.

Gima biro epacha ka aneno gini en nia chalni kae arus dwa bedo kata nitie nyasi moro. Mae kolos kumoro kamae moket majaber kamae, mae nyisoni mae en nyasi mar mor ok en nyasi mar kuyo.De en nyasi mar kuyo de ok olosi maber kamae. Kuma ji okuye ok losga maber ahinya to aneno ka be mbele olos moket mesa moket maua. To kombe be opang maber moketnegi kitembnechni. To piny aneno kopuk maua mae nyiso mor mae en nyasi mar arus. Joarus pod obiro to oselos kuma ji ji dhi bete kuma jok mobiro neno kaka arus timre dhi bedo. Tolose maber ahinya. Mae aneno ka kae en kuma ji dhi romo kagisea kata ekanisa kata kuma ne gidhieno. Tolose maber ahinya mae en mar mor ok en mar kuyo kata ni en nyasi mar nyathima this monyuol.

Gik ma kelo mor ma aneno kae en ni ya, aneno ka miyo ni ochung to otingo odheru to i odheru no otingo alot .To aneno ka miyo ni gi mor ainya chal ni oya e puodho nikech aneno ka ochung e dier puodho to otingo odheru gi odheru be otingo alot to chal ni omor ainya ne wach oyudo alot chal ni ne opidho alot to koro ne odhi ne en kech ne odhi ngwedo ma onyalo keto tedo ne nyithindo gi en. Japur, japur saa ma nikech to en ga alot alot no ema odhi ongwedo e puodho to tedo ochamo. Ok en kaka ngat ma ok opuro. Bi ingeyo ni nya nindo kech ne wach en ok opuro ,ama odhi okwa kata japur modak bute okwaye alot asto sam japur opidho gike to onyak ma ber koro miye mor cha ni miyo ni alot mane opidho onyak ma ber koro jiwe mede jiwe mondo omed pitho.

Gi ma timre kae en ni ya, aneno ka nyithindo ariyo obet e mesa to gi keto buk e wi mesa to aneno ka moro man tung kucha chal ni ondiko to mae chal ni oelo buk ongiyo kata chal ni omanyo gimoro ma japuonj openjo. To be aneno be chupa e wi mesa. To tinde piny ma sani nyithindo ok som kata e buk gi somo e simo piny piny odongre ok kaka piny ma chon ma n ji ipuonjo gi dana gi kwara, dana puonjo nyithindo manyiri kasto kwara puonjo nyithindo ma jowuoyi. To sani nyithindo somo e simo to simo simu gi en gik ma ok onego gi nee koro miyo gi gi kethre nyithindo ngeyo mangeny kata ka hik gi pod oromo. To ka e nyathini yelo buk, e klas inya yudo ni nitie nyithindo ma biro e skul mondo onge ndiko, onge somo to moko biro abira mondo gi bed abeda moko ok obiro somo moko obiro abira bet. Kamano kaka piny ma sani tinde nitie.

Gik makelo mor maneno kae aneno ka mae en puodho. To aneno ka miyo ni nodhi ng'iyo gik manopidho e puodho be kati maber. To de en mor ng'ato ka oneno gik manopidho ka nyak maber. Tokoyudo ka gik manopidho owang' miye koro kata ok ogomb kendo puro kendo. To sama gik mopidho onyak maber miye ogombo pitho kendo kata obobedo ni opitho sate sate newach ong'eyo ni gik mopidho nyak maber. Kata olemo mopidho nyak maber. Kasto be sama ng'ato opitho ong'iyo ni koth chwe koso chieng' rieny. Jok moko pitho apitha sama chieng' rieny. Koro kipitho sama chieng' rieny chieng' dhi rieny ma cham gik mipidho go cham kata olemo dhi tuo te. Koro japur onego pith sama koth chwe sama koth ng'eny. Makopitho apitha ni to koth chwe ne gik mopodho go kata olemo mopidho go. Kasto gitwi maber ok ni gi wang'. Mae miyo japur mor sama gik mopidho onyak maber.

Kae aneno ka mae en ndara to ndara en kuma jiwuothe ndara be en kuma geche ring'e ,ndara nyaka bed ndara moro maber ndara molosi maber ekoka gari mondo oring' maber, newach kor ndara moro molos marach cha geche nya tuomre ,to ji hinyre jok moko tho kata inyagwe ng'ato, kasto be ndara en kuma ji wuothe jok mopogore opogore ,inyalo yudo kata ka ng'at ma wiye rach wuotho e ndara ,nyithindo ,jodong'o ,mine koro jok mopogore opogore nyalo wuotho ga e ndara ,to geche mopogore opogore binene ndara ,geche ,apiko ,tuktuk gik mopogore opogore ,to be samoro iloro ga ndara niwach ka ndara okethore iloro ndara niwach ndara kokethore nyamiyo ji tho kata geche nya kethore.